Ute thieth adek madongo ma thoro thiedho jotuo man kod tuo mar kansa en kaka Coast Genral hospital, mar ariyo en Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referal hospital, mar adek en Aga Khan hospital kachiel kod mamoko

Tuoche mathoro nego nyithindo e gwenge mag Homabay gin kaka malaria ma ikelo gi suna, mar ariyo en diep kata diarrhea, mar adek en HIV and Aids kachiel kod sicklecell anaemia ma en tuo mamako remo manyalo bedo inherited from one generation to another genetically

Kothe ma dongo ma inyal pidh e kaunti mar Kisumu gin kaka koth mchele koth tiang', kodhi mar oduma, kachiel kod kothe mag oganda kod cham mamoko minyalo pidhi kaluore gi kit loo mantiere kuro madongi

Wan wapidho kabind jamni ma opogore opogore e aluora marwa ka mokuongo en kaka diek, wapidho rombe, wapidho dhok, anguro ,gwen kachiel kod mamoko kaka apuoyo kod atudo.

Tijni itimo e aluora wa e yo machalo kama. Ichoko loo kaito ka isechoko loo to iloso seedbed ma iloso midhing'o maber kaito ikao kothe mag yiende to iludo tirito kuom ndalo moko kod kospod kothe go tii. Bang' ka iserito ndalo ma kothego otii tikao jwelni tiloso kidienje kidienje kidienje kidienj mag udi then ichoko loo tiole iye. Sama in mani pidhe bed, nursery bed osetii to i transfer tiketo e jwala mantie gi lope eigi kaito bang' mano ichungo gi ka, iolo negi pii kuom ndalo moko buore mondo gitegno eiye kanyo. Kaito ka gisechungo ma gitegno ma giro mo pidho to imanyo negi chiro kama inyalo pango gi e lori kaka koro opang gi kae ni ki deliver gi ne jii kata kastembe ni mopogore opogore midhi nyiew ka koro gin moikore ne pitho e yoo makare

Gima timore kae en ni waneno jopur ka wuotho e puothe mar bel kendo owuotho korango bel ka bel kachal kagima orango kabende dibed ni nitiere kute ma dibedni chamo bel ni. Kata samoro be o confirm kabende bende ni osetegno kata kantiere gi shida moro amora ma samoro winy ochame. Koro owuotho e puodho achiel ka achiel kuom bel ka bel ko onono shida kata tuo ma dibedni bende ni nigodo komanyonegi yoo makare minyal konygi go ponono ni ginyalo bedo gi shida kata ginyalo bedo ni giseromo harvesting

Tijni itimo e aluora wa e yoo machalo kama, ka iseiko puothi maber ma isepuro maler, kaito ikunyo bugni, iiko bugni mantiere gi mitas ma oyombre oyombre matin manyalo chiwo space ne oduma, kaito bang' mano ka oponi ne intie kod mbolea bang' ka ise bugo gubni tibolo e bugo ka bugo. Bang' ka isebolo mbolea e bugo ka bugo to ibro luwo bang' bugni mosebole mbolea kapok iiko tibole oduma ariyo ariyo kata achiel achiel kaluore gi in iwuon ijapur idwaro kaito ibiro bolo tiiko, ibolo tiiko tinyono mondo ki gwen yar. Kaio ibro rito bang' kinde machuok to ibro yudo ka odumbi mane isekomo kata cham mane ikomo go otii e yoo makare.

An aneno ka chiaye magin rombe ogudo wigi kamoro achiel e bugo achiel kata e rack achiel ni ka gichalo jokma ibedo ni imiyo yath kata chiemo kata chumbi ema ginango mondo omed miyo gi ladha kata luoko dendgi e yoo mowinjore ne tuoche mopogore opogore madi ka nyalo mako kit ngimagi

Nderni modich ahinya e piny Kenya kae mantiere gi dhugruok mar mtokni mangeny gin kaka Thika super highway, Mombasa road, Nairobi highway, Uhuru complex highway to yoo ma inyal tiek go dhugruok mar mtokni mondo odog chien en kaka making sure ni oyao yore mamoko machielo kendo chiwo routes minyalo tii go kuom donje bombe ma yore go odhugore kochomo e

Ngama berie moloyo kuom jogo machwalo ote maber e wang' jowi mar Citizen en Trevor Ombija kaluore kod ler kod clarity e wechene mochwalo ne jopiny mawinjo abari kowuok kuom Citizen kata wang' jowi mar Citizen.

Jokma oseidho mobedo kaka ogai mar siasa e boma wa gin jokma odhuro ka achiel kuom gi en kaka mama kaunti Gladys Wanga, machielo en Raila Amolo Odinga kachiel kod mamoko

Achiel kuom josiasa mawuok e gwengwa ma wahero kendo matiyo iluongo ni Mp marwa miluongo ni Martin peters Owino ka gitimo tije mag dongruok machalo kaka pogo basari ne nyithi kiye kachiel kod nyithindo moko be maonge nyalo. Machielo en mama kaunti Gladys Wanga ka otiyo matek kogero kaunti mare gi dongruok mopogore opogore oyao ohelni, ochwako somb nyithindo kachiel kod jogo ma yutogi ni piny, omiyogi tije maginyalo timo mondo oket nwengo margi malo. Kaito mar ariyo ogero talent mar nyithindo machuo kod ma nyiri kaka kuom ranyisi mar mpira ka o make sure ni oketogi modich e pewe mopogore opogore kochiwonegi tournaments ma dimi ketgi kumoro achiel mondo kik gipar paro moko maok odhi kare e sama gin free maonge gima de gitim e kinde molor oketo negi mipiche

Jaod bura marwa kane pok yiero otimore ne en jaod bura miluongo ni Augostino Neto Oyugi. To bende kane yiero machielo ochopo ne ok ochak oyiere kendo ka machielo mane oyier en Martin Peters Owino

Yore mag dongruok e bombe osebed ka mulo ngima mar jo luo kod gik magitimo e aluora wa e yoo machalo kama. Osebedo ka chiwo negi tije mopogore opogore kuonde ma gintiere e bombe kuonde go. Osebedo ka yawnegi chiri ne ohendni kachiel kod cham gi kothe madibed ni gipuro e dala ka gitero gi e bombe kuonde ma dongruok osebedo e ka ting'o ngima gi malo kendo miyo yuto gi ma pile pile. medore kendo idho malo

Gima inyal tim mondo omed somo mar thieth e aluorawa en kaka chiwo somo kata mass education ne jogweng' kata jogo mantiere e aluora kowuok kuom ler mar environment magitiye mondo ginyal bedo jok maler ma nyalo gengo tuoche mopogore opogore minyal kel kod koso bedo maler. Timo awareness ne nyithindo mapod somo kachiel gi jodong gweng' kuom ber mar somo thieth kendo rito ngima oganda e kinde ma opogore opogore sama jii odake aluora.

Ja Kenya mane okuongo bedo jatend migao maduong' mogik e pacho ka iluongo ni jener Daudi Tonje, mane okuongo bedo jakom mar army e Kenya kae.

Nyinge adek mag jotend riwruok mar Islam e gweng en achiel kuom gi en Sheikh Abdulai Abdi, ka mar ariyo en Yufuf Mzibo, mar adek en Sheikh Mohamed ka gitiyo matek mondo kanyakla kuom riwo wii oganda jo Islam kendo ka gitelo negi e yore mag lemo kod okenge ma onego obed ni giluo kuom keto chike gi mag din ma Islam

Inyalo puonj oganda kuom ber mar ng'eyo kendo rito to mar sukari mapiyo piyo kokalo kuom miyo gi mashinde matindo tindo ma ginyalo tiyo go kuom pimo kendo ng'eyo ratinde mag sukari ma gin godo e kit ngimagi. Inyal puonj gi kaka ginyalo dak gi kiwango mag sukari mopogore opogore kantiere kabind chiemo ma inyal ketnegi ginyalo chama esama sukach gi oidho malo kata ginyalo chamo sama sukari mar dendgi odok piny mondo mi inyal ting'e mao kiwango kata e ratil ma idwaro kipuonjo gi ber kod rach mar tiyo gi sukari mathoth kata matin kabisa mondo onyalo konyogi rito ngimagi eyoo makare

Ber ma inyalo yud kuom timo tich ma itimo e picha kae ni en ni onyalo konyo e identification kata yango kit chiaye ma ng'ato ni godo mondo ka oponi giriwore gi moko maok meke to ok inyal wilore kendo fwenyo gi nyalo bedo mayot. Ema omiyo koro keto negi alama e itgi nyalo konyo kik gilal kendo gibed kamoro achiel

An gima omiyo ok ahero tich ma aneno ka timore e picha kae en ni sama ichuoyo ring gweno gi yedhe ma kamagi ok ober nikech okelo tuoche e ngima dhano, tuoche ma opogore opogore ma ikelo gi yedhe michuoyo gi piny manyalo ketho ngima oganda e okang' mamalo. Koro ema omiyo en ok aher tiyo tijni kabisa

Giniye thoro yudore e alworawa, kendo iluonge ni maus, to itimo kode, itiyo kode e timo kata control kompiuta kata laptops magwa. Ka i save o gik moko indiko kode kendo inyalo click kode weche mopogore opogore e mbui, mar kompiuta kata mar laptop mari e table kama itiye

Ma en chenjo nyithindo kendo ber ma inyalo yud kuom chanjo nyithindo e tuoche mopogore opogore en ni ,achiel chenjo nyithindo gengo tuoche mopogore opogore madimak gi kapod gintiere e ekor dongo. Mar ariyo onyalo kelo vitamin kuom nyithindo mondo nyithindo onyal bedo kod appetite kata dwaro mar dwaro chiemo ne ringre gi manyalo miyo giong e yoo makare kaka idwaro ne weche mag ngima.

Gima aneno ka timore kae en ni, chal ni ichiwo awareness kata ipuonjo oganda ni kuom topic moro ma dwarore kata ma onegore puonjgi. Kimiyogi ler mar gini kendo kaka de gitii kode